Wa mbere nĩgũkorwo andũ makoragwo makiuganĩra ũhoro, rĩu nĩmakoragwo makĩona ta megũikara ihinda inene matonanĩte ũguo magakorwo marĩ na cama ũrĩa wa kwaria kaingĩ, wa kerĩ, ĩgakorwo andũ aya nĩmeiguthanirie ngoro rĩrĩa mekwaragia, na rĩu ngoro ciao igakorwo itheranĩire, magakorwo nĩmarahota kwaranĩria wega, eeh wa gatatũ, ĩgakorwo mũndũ nĩegũkorwo ta rĩngĩ agĩtigĩra kũrĩkia kwaria e wa mbere, na wa gatatu ĩgakorwo nĩtamarona ta mongereirwo mathaa mangĩ ma kwaria.

Wambere nĩũkoraga bataraitha, nĩciongagĩrĩra thumu, na ũnoru wa tĩri ũndũ ũrĩa n ũtũmaga irio cingĩhe, na igakũra irĩ na riri na ihenya mũno, ũndũ ũngĩ bataraitha nĩyongagĩrĩra ũthaka wa irio, negatũma ciendeke mũno thoko, ningĩ eeh nĩyongagĩrĩra mĩri ya irio kwa mũhiano bataraitha ya Phosphorus nĩitũmaga waru itunguhe wega na ikaingĩha, nacio ndawa cia tũtambi eeh nĩcitũmaga kana ikagirĩrĩria kũra kwa irio na kũrengangwo nĩ igunyũ na ũndũ ũcio ũgatũma irio cingĩhe, eeh na nĩitũmaga kana ikagirĩrĩria kũra kwa irio, ũndũ ũcio naguo nĩũtũmaga andũ mahote kũrĩma irio na irio cigakorwo cirĩ nyingĩ kana kũrĩma mĩgũnda mĩnene.

Ũgima, mwega wa tĩri, nĩũtũmaga irio cikũre, wega cirĩ na riri, na cirĩ na hinya, nĩgũkorwo tĩri nĩ mũnoru, ũguo, wĩna kĩrĩa gĩothe irio, icio ikoragwo igĩbatara, koguo, irio nĩikoragwo igĩkũra nyingĩ, na mĩri ya irio icio, ĩgakorwo ĩ na hinya, ũguo kĩndũ ta waru bado nocigũkũra ciĩ ndungu wega, nakuo kũmenyerera gwa tĩri gũtũmaga tĩri ũkorwo ũkĩiga ũnoru, na ũguo tĩri ũcio, nĩũhotaga kũiga maĩ, ma kũiga, nĩgũkorwo tĩri, ndũrathiĩ na maĩ, naguo angĩkorwo tĩri ndũrathiĩ nĩkuga atĩ ona thumu kana ũnoru wa tĩri, ndũrora.

Wa mbere mũigĩre wa irio nĩũgiragĩrĩria irio gũtukana na indo ciothe njũru ta tũtambi, igunyũ, rũkũngũ ona chemical, wa kerĩ irio rĩrĩa cigĩtwo wega na gũkunĩkĩrio ũrĩa gũbatiĩ nĩkũgiragĩrĩria gũthũka naihenya kwa irio, kana gũkorwo cikĩi cĩkĩingĩria maĩ, ũndũ ũrĩa ũngĩtũma cibuthe naihenya, wa gatatũ rĩrĩa cipakĩtwo nĩkũ eeh nĩkũgiragĩrĩria mũno gũthũka rĩrĩa cirakuo, wakana irio rĩrĩa cigĩtwo wega na ũrĩa ũbatiĩ, nĩgũteithagia kũiga ũrugarĩ ũrĩa ũbataire ũguo kũgirĩrĩria gũthũka, kũiga wega irio bado nĩkũgiragĩrĩria ũteangi...